Kit netai koron en Kenya ketindoi imbarenik chekororon chekimuche kemine bandek Ako kora en Kenya ketindoi bik cheimache kotemis amunee ko simakisore bandek en sang ih , amuune komiten kerichek anan ko sumu ingab bandek chekiibu ko ng'aatin. bik en Kenya kora kochang ih akomuche kotemis akomin bandek chechang

Boisiet netai nebo rabishek kokesir barnotik kobois, en kasishek yon tomo kosir serkalit, netai ko konget barnotik ko koyai tililindo ak komin ketik, nebo oeng ko konget barnotik ko kochobot barabaronok ak ko konai kole miten komie barabaret. Nebo oeng ko kigiko rabishek kobunchi sugulisiek chebo barak ak chebo ng'weny. So keboisien rabishek chotet lagok ab sokondari, chebo university ak che togomiten primary nebo somok, ko kigiko rabishek kesiren mwalimuek chon tomo kosich kasishek ab serkalit nesibu ko kigiko rabisiek keboishe en sipitalisiek kealen kerichek asikimuch kinyaen biik hasa chepyosok chon manachi ak biik chetindo mianwogik che terter cheyoche kinya kotomo kositen ala konam chito komian mising.

Kit netai en kobotik ne nyorunen kobotindet ko ni: Kobotik komiten en kurupishek koyoe kasishekwak ak isibkotar en sait nenyolu ko kobotik chuton korak koiimuche koyum rabishek che imuche karon koalishen asikong'et koalen tuguk ch eyomotin asikomin en mbaret neo. Kobotik konyorunenge konetutik ana ko konetishet kosindan kobotindet, so kobotik konyoru konai kole kimindo ano bandek ana kimindo ano ng'endek ana ko tuguk tugun alak che minutik kosindan kobotindet netebenge inendet kole tos kimino ano bandek ana kimindo ano ng'endek ago time ainon neyoche kemin bandek, ago time ainon neyoche kemin ngendek.

Mogoriot komuche koyonjin ak meng'indte kole kot keliponi en kila arawa ana kot keliponi kila en nusu nebo kenyit, ala kot keliponi en kila kenyit. ago mogoriot koarorojin kora mengindet kolenchi kot koyoche kelipan komiten, beek ana komiten WIFI ak konet inendet kolenchi ole boisioito sitimet koyoche koliponjige inendet meng'indet ngalek ab sitimet. Mogoriot koyoche koyonjin ak meng'indet kole kot koyoche kolipan ana komsir betuut nekile koliponi rabishek choton ngab imuche mokoriot kolenchi bitu penalty anan kolipan chesire kotko chelewan inendet en lipanet ab rabishek.

Kit netai ne yoche kingen kele ropta kobendote ak ngalekab ketik so ko momiten ketik ko maimuch kenyorun Ropta yoche kinet kabatik konai anan komin ketik Che Chang ngap anan asikoib Ropta neo angen ale emotinwek alak komonyoru ropta so kit ne yoche koyai kimuche kebal keringoik asi koron kimuch keboisien keringoichoton ngap miten bek keyai kit nekikuren irrigation kebiten minutik Che miten mbar asi kosulda ak kotoret ngalekab kemeut ak kobos ngalek ab mianwogik en minitutik Che miten mbar

En portolit ab serkalit nguni kenyoru kasishek ab barnotik, kasit netai nekinyoru ko kasit ab tililindo, nebo oen kenyoru kasitab barabaret yaani keteksot ne barabara ak kerip barabaret kenai kele bune karisiek komie ama nyoru accident ak koit karishek en time nemakat. Kinyoru kora kasishek che kiyoe en taon ko kasishek chuton kobose kayemosiek en barnotik ak konai kole ne kit ne kemokinge asikesop en koron

Netai koni, simoinong'ung'et komuche koyee komeboisien so kobo komonut mising itindoi lainit sindome simoinon komebosiien iwektoi ak kegonin simoit age ne mpya nebo oeng ko laininon kondokinyorun ak kitamin kele kechor simoit, koburo laininondon nan sirat kole simoit non kogomechore koiale, ala koimuch kechorenin simoit nondon koimuch inyoru simoit non en kwa urahis ngab iibe lainit nondon kwo ele koialen simoit ak ibarte ile kobet simoit nambait nekile komuch ketracken ak kecheng'un simoit noton ak inyorunen kelchin amewe hasara .

Kit netai neyoche kong'alalen sigik ak konetik agobo somanet ab kipsomaninik ko ele yoche kitoretito kipsomaniat anan ko lakwanoton en atebet nebo kasari. Ngab lagok chebo siku hizi ko kigonam kotongoiso ak kutyen konai kole bo maana somanet ngab chito nemasoman komuch koron kobun shidaishek che chnag ak koron komuch kowekige lakwanoto sigindenyin kou ni: imuche lakwet koron kolenchi sigindet koaldechi mbaret ak kong'et koalen pikipikit ko pikipikit komuch kong'em lakwanoto en sobenyin ngab pikipikit kotindo shidaishek che chang en ng'alek ab koristo, sigik ko yoche konet lakwenyini agobo tegisto ak ele tekisto mwalimu ak koyoche ak ine mwalimu komwoi sigindet ele yoche komutunda lakwenyi asikomuch inendet.

Otindonik che kigose nguni agobo mbaronok ala kombaret nemiten Nairobi kegose kele mbarenik ab Nairobi ko kiboru anan ko kimmenye chumbek anan ko kiplelachinik, kigos eotindonik nguni kele mbaret ab Nairobi neo ko kigeteki korik ak keteki sugulishek che kigotoret lagok che chang en ng'alek ab somanet. En Nairobi kora kokitech oratinwek anan ko laam chebune karishek, en mbarenik ab Nairobi kora komiten ala ko kigitenkan ole to rupe ndegeishek. Ago en Nairobi kora ko kigetengan kiwachet ne rwaen lobotik.